Biro e pacha kambi maduong' maloso ne oganda mathoth yor yuto. Kendo bende miyo oganda yudo chiemo kokalo kuom loso chak.

Ka nenore kagim dhiang'ni mar dume onyuol. Kendo koro okete kumoro ma en kar kende mondo omi nyathine kik gik ma, kik dhok ma moko nyon.

Gima biro e paro ka en kar toyo ngona moro ma olos kuma jaber. Kendo miyo ng'ato chunye kwe sama en kanyo. Owinjo maber nikech kuonde go nitiere machiegni gi alwora ma ondisore kendo nenore majaber.

Ka kar loso ndigni, gi mitokni, kata gi apike. Ka nyiso ji ariyo matiyo gi pom e kudho tie geche.

Ma kar kano buge kendo ka ng'ato dwaro somo buk moro to odhi kendo okwayo thuolo mar holo bugno odhi osom, kendo ondikre. Bang'e ka osesome to oduoge, bang' kinde moro ma ochiki.

Ma kuma ne ji tuge mpira, to kata kamano ne nitiere kaka gik moko nokobedo maber. Ng'ato ohinyore kendo oluong obila, obila temo rango dhoge ka nitiere kaka ohinyore marach.

Biro e pacha oganda moro ma ok gin gi yuto malong'o, to kata kamano gin gi geno kendo gin gi gombo mar yudo ot mar gorofa. Omiyo gitemo gero gorofa, kata ka en mar lo gi lum. To gin jok ma nyalo loso gimoro gi trieko kendo gi teko ma malo.

Ka oganda mar joma tindo obiro kanyakla kendo gigolo pachgi e wi weche moko mag somo. Gipuonjore maber. Kendo ng'ato ka ng'ato ya ka oyudo paro moro manyien manyalo miyo odongore moloyo.

Biro e pacha tich mar baro yien kendo losogo bau, ma inyalo ti godo e gedo kendo loso mesa kata loso kombe.

Tuk adhula kelo ne ji mathoth yor yuto mar omenda. Kendo seche ma ng'ato tugo bende, oyudo teko ka dende leche riere, kendo ma konye e geng'o tuoche moko ma de bi ne ng'ato moro mobeda beda.

E yor tudruok machal kama, inyalo tudo, inyalo tiyo gi mbui mar WhatsApp e yor goyo sime. Kata e yor oro ote machuok, kendo inya tiyo gi Facebook bende.

Biro e pacha mor mar sa nyombo, ma en seche ma ji ariyo ma oyudore kaore. Kendo seche ni ji biro kendo mor, kendo miel ka gi chiwo mor gi e seche ma ji ariyo gi riwore.

Timbegi machalo kaka tugo kata miende mag otenga, gin e gik mamiyo oganda rito timbegi koda kitgi kendo gin gik kata miende makelo mor ne oganda.

Ng'eyo madwarore ka gin kaka ng'eyo e wi weche mag dolo chuma, kendo wang'ogi ka itiyogi gige welding, gige tich madwarore gin nyundo, gige welding machalo kaka mach, sitima kod mamoko. E wi magi duto, ber ka ng'ato bedogi gima chalo kaka angolo mondo mi kik ler mar gik miwang'o, chumbe miwang'o oketh wang'e, kendo bende ber ka obedo gikmoko mang'eng'o koko moko mang'eny mondomi kik ite bedgi shida, nikech seche migoyo chuma togigolo koko mang'eny.

Mae chalo kiche, kendo sama jii odhie kiche, jii yudo mor, kendo wende mawerore lich, kendo chiemo bende nitiere. Ng'ato kang'ato mor ndaloni mag kiche. Ahinya hinya to jo adwen, nikech kaa ndaloni ema ginegi nyasi maduong' machalo kaka krismas kendo gibedogi mor kuom juma achiel. Bende e kindeni ikelo mich, to michgi iuso mana e kambika. Seche misuo, ng'ato kang'ato wacho beche, tong'ato maogoyo bei maduong' moloyo ema imiyo gima niusono. Omiyo ma nenoni gikmoko ousi e bei manmalo moloyo.

Chieng' mokuongo mane adhi limo lee, kata dhi kar dak mar lee, ne aneno lee gi madongo, kendo seche mane gari ochung' nawe manani ginyalo muonjowa, kendo gikelnwa hinyruok. To kata kamano negikalo akala magidhi, omiyo kata obedoni naluor kamano, to onge gima notimore. Nayudo mor e nenogi kaka gichalo, gi chwech malich, kendo gineno majaber.

Biro e pacha yor yuto ne oganda, kendo chiemo bende ne jok mayudore aluora, nikech tyang' kar pur, doyo, bete nyaka sama irege kambi maolos kode sukari, kata kilosogo nguru, to odwaro jotich mang'eny, kendo ma loso yuto nejogo matiyo kanyo. Bende sukari en chiemo ma itiyogodo gi jii mang'eny e piny ngima.

Ndalo mane an e sikul mar secondar, ne ahero bedo mbele kendo ne angi locker marabora to noduong', nakano buge e iye kanyo, kendo kalembe, gi gigena duto mane atiyogo e skul, mano ne miya yot marni gigena ne oklal alala ahoyaye, ma bende ne miya anyalo yudo kaka asomo e yo mayot ma okachandora.

Gini kelo yor yuto ne oganda ma mielo miendegi, ei aluorawa, iluongogi ni miende ateng'a, kata miende otenga, kendo jokmamielo miendegi seche ma gidhii tugo to ichulogi, kendo ma losonegi yor yuto, kendo jokma bende odhii neno, yudo mor ka gineno kaka miendegi mielore, kendo ka jii ochokore kanyarachiel, bende miyo oganda biro kumorachiel kendo gi bedo kaka jo kumoro achiel ka gibedo gi mor.

Biro e pacha oganda ma ochokore kendo nigi paro maber mar konyo jopiny e weche moko ma detam kata madedhier wang'gi ei weche machalo kaka gik ma sirikal kata ma piny owacho chiwo, chenro ma piny owacho miyo joge, kendo bende gin oganda ma konyo oganda mamoko ei weche moko ma detamgi ng'eyo kaka degitim.

Nitiere gikmang'eny mamoro chuny mantiere kae, nitiere winy majaber ma iluongo ni okok, girochere kendo ginenore ma jaber, nitiere bende pii sechema pii apaka goyo, to gigolo duol moro mabende moro chuny, e iye kaa bende nitiere gi kwoyo moro mayom kendo omoro, okelo mor

Gige tich ma dwarore gin kaka mpira, wuoche mar gweyo mpira, lewni ma idendo ni jersey, kasto gi socks ma irwakogo wuoche go, bende ng'eyo ma dwarore kae gin ng'eyo ei tugo mar adhula ma inyalochengo ng'ato ma gore piny kata inyalogoyo nduki matek ma ng'ato ma ja goal okmaki kendo ng'ato oknyal geng'o ma ichwe ilo, odwaro bedo gi wich maliw maparo chapchap kaka inyalochengo ng'ato ma ichwe iloo ma okomayi mpira.

Ka kar uso mag sim, kendo battery mag sim bende kaende iuse lainde kod gikmoko matiyogi sim machalo kaka earphone. Ka inyiepo ka to imiyi mabalang' kata malup pirabich kendo inyagoyo sim nono, kendo inya oro ode machuok bende atamalo pirabich nono.

Tugoni mar chess miyo jok matuge thuolo mar loyo gikmoko, kendo giyudo pesa kokalo kuom tugoni. Bende tugoni miyo ng'ato tiyogi wiye, kendo okelo tiegruok mar obuongo. Miyo jokma tugo tugoni bende ong'e kaka jokma jokuang', kendo gin jokma chap chap e obuongogi. Giparo mapiyo kendo giloso gikmoko e yo mowinjore. Gimoro oknyalo tamogi loso, kendo gilosogi e yo mamalo gilony machalo kaka mag jokma ose timo gikma thoth.

Kinde mokuongo manatimo tijni, nayudo mor ka abedogi jii kanyakla achiel, kendo awinjo, kendo aneno kaka jii timo gik mopogore opogore. Miende mamit, kendo weche mamoro oganda. Bende oganda nigi tuke maopogore opogore, kendo gikelo paro mabeyo e ngima dhano. Omiyo jii herore, kendo jii bedo kaka jokanya achiel ka wuoyo kuom weche mag dongruok, kendo hera medore e kind oganda. Weche maundu wuok, kendo jii mor ka gintiere kamora achiel.

Tijni kelo oganda kumoroachiel, kendo seche ma jii tiyo tijni, mor nitiere kendo jii wer ne jogegi ma tugo, mondo omii gimed tiyo matek, gibed gi chir, mondo omii gikel loch ne jokma oherogi. Bende ka jii ochokore e tijni to oganda chokore mathoth kendo gisolo omedna matin mar kowo, puoyo kendo konyo jokma tiyo tijni, bende jii mor kanyo achiel, giherore kendo yudo osiepe seche ma gichokore.

Tijni konyo jok mauso, e yor yudo omenda. Kendo ma miyo ng'ato bedo gi kare mar yuto ma okothagore ka okwecho kata ma okothagore ka odhier nege. Nekech ji mang'eny ng'iewo modhi gi kendo ji mang'eny bende suko, ma konyo bende ei mon yudo ber seche ma gi suko. Kendo kakitiyo gi modhi gi mondo gilos go wigi.

Gigi gin gikma olos gi tworo kata odundu, kendo gijobecho ginenore maber, moko iluongoni adita, ne chon itiyokodgi e chiemo kaka ikete rabuon, gikma onge soup ma oknyal pukore machalo kala odumb aboka kata rabuon, bende gigi inyaloketogi kaka maradadi e ot, iting'o godo gikmoko machalo kaka kalembe, buge kod gikmamoko. Seche ma iketogi e odi to ot nenore majaber nikech gin gikma okgitore, bende kethruokgi ok yot. An ne atiyokodgi e kano gigena moko, ing'awo gi e wii kabat kata e tol mondo omii kik ng'ato onyal golo kata nyithindo nyal tugogo.

Ka en kar konyo jokma nigi dwaro ewi gik ma kambi timo, kata gik ma piny owacho timo. Ka ng'ato obedo gi shida e gik manotimo, kata e mbui kata mana kachiel kachiel, gibiro ka kendo ikonyogi. Inyisogi kaka onego gitim, kendo inyisogi gi gik ma gi okonego gitim. Ikonyogi kimiyogi yore ma yot mag loso gikmane seche moko detam gi timo.

Kae jii mopogore opogore romo, ahinya hinya to jok matindo ma jo youth, romo kendo loso e weche moko madekel dongruok e kindegi giwegi. Kendo ma nyalo ting'o bende jogo mochung'ne jo youth e gwenge mopogore opogore. Giwuoyo kendo giloso kaka ginyalo jowetegi mondo obedgi paro maliu mar konyo oganda, kendo mar dongruok giwegi, ka okgitiyo gi yore mag miganga, mondomi ngimagi obed maber, kendo ginyal hero aluora kod jok madongo negi.

Kinde mokwongo manatimo tijni, waidho ewii ewii gini, kendo warudhore kata wamol gi siandawa ka walwar piny, bende nitiere tuke mopogore opogore mag sworuok kendo nitiere moko mag chikruok e tol, gimane aneno, ne mor kendo ilo e chunya. Jii mopogore opogore ne nitiere kendo ne gin gi mor ka jii tugo kendo wayudo osiepe mopogore opogore, kanyo ema ne ayude osiepa moro bende ma wasebedo ka waherorego kabisa.

Biro e pacha kuor loso chiemb mag chiaye, machalo kaka lum, ogada kod mamoko. Ka oseng'adgi matindo tindo kendo gichalo kagima iregogi. Bang'e to itwegi kendo ikanogi, mondo sechema imiyogi dhok to igolo matin, kendo iriwogi gikmamoko. Magimiyo chiaye bedogi ngima maber, kendo loso yuto. Ma bende en kambi mamiyo jii okang' mar yudo omenda, kendo olosene jii mathoth thuolo mar yuto. Bende okonyo aluora, ka chiaye okwe wuotha awuotha aoyaye, to gibedo, kendo ipidhogi kamora achiel. Ma bende konyo enenoni chiayego oriti maber, kendo onge matuo.

Aneno masira kendo wach mar njore, gimarach ma otimore ma okawo gik moko osoyo e gunde. Kendo ma parona higa mokalo mane jok moko onegi kendo otong' otong', oso e gunia kendo odhi owiti e siwej. Ma nen gima lich kendo picha ma raracha ahinya. Kendo ma bende paro na gik ma galagala manotimore e ndalo maandamano mag ojende matindo mane dendore ni Gen Z. Kendo kane gi golo ywak gi, to noneg gi kendo moko noso e gunde modhi owiti. Ma nokonenore picha maber kata matin.

Jii nendiko, kendo nebedo kamoro achiel e mesa achiel. Olokore ng'ato kang'ato ochako bedogi mesane. Kendo gik masani, jii koro okthor ndiko gi kalam gi paper, togitiyo gi kompyuta gi lony manyasani mar neno ni gichiwo gige somo e yor mbui, kendo gisomo bende e yor mbui. Ma osekelo yot e nenoni okotigi paper mang'eny manyalo miyo kalatesego lil aluora, kendo ma nyalo miyo loso kalatese bende kel nok mar yiende e kor gweng'.

Kang'ato ouso gigene to oyudo yor yudo omenda, kendo bende e uso olembegi, miyo oganda bedogi ngima maber. Olembe nigi gik mabeyo e ngima dhano, kendo gikonyo e geng'o tuoche. Bende gikelo thiedho tuoche manyalo bedoni ni e ngima dhano. Avocado nigi mo maber kendo yomo del. Machungwa bende en olemo maber, okonyo e golo kendo yueyo remo. Miyo remo bedo maler, kendo remo maler en ngima maler. Bende nyanya, en kod gikma nyalo geng'o tuo mar cancer e kuom atamalo pira auchiel ne jomachuo e tuo miluongoni prostate cancer.

Ka ileronwa kaka lony mar kompyuta kelo lokruok e sekta mar somo ei Africa kendo nitiere nyithindo maong'eyo tiyogi laptop. Ntiere laptop ka kendo ntiere nyathi maobedo, kendo ong'eyo tiyo kode. Bende ka ing'isowa kaka lony mar kompyuta kelo teko ei weche mag tudruok, kendo kelo kumora achiel pinje machalo kaka Mozambique, Rwanda gi Zimbabwe bedo kumora achiel e weche mag dongruok kendo ma en teko nejo Africa.

Biro e pacha kit ogandagi, kod timbegi mamiyo giyie kuom ruako tigo mang'eny e ng'utgi, kendo liero sitadi mang'eny e itgi. Ma en nyadhi ne gin, kendo ma e morgi. Ma kitgi, kendo kagiruakore kama, togiwinjo kagin jii. Gimorgo kendo bende gik aila gi miyo giyudo ohala kuom loso gi kendo jii yae pinje maoko kabiro neno, kendo kabiro yango kidogi kod timgi. E wi mano giyudo yor yudo omenda, kendo ginyalo yudo kaka ginyokore e ngimagi mapile pile.

Magi nyasi makelo jii mathoth kamoro achiel. E nyasi gi, miyo oganda chokore kendo miyo oganda bedo gi winjruok, bende seche ma jii ochokore, jii yudore gi osiepe kendo osiepe miyore paro mopogore opogore makelo dongruok e kind oganda, bende winjruok bedo, kendo osiep bedo e kind oganda, ma miyo kwee bedo kendo sama kwee nitiere e kind oganda, dongruok nitiere kendo dhano yudo kakak uso, jomoko yudo kaka ginyalo chako ohelnigi, kendo jii yudo kaka ginyalo konyre.

Biro e pacha limbe ma itimo, gi oganda mawuok e pinje ma oko machalo kaka Amerka, China kod pinje mag jorochere. Ka gibiro limbe e Kenya to gikelo ne Kenya, omenda nikech seche magiwuotho kwondgo, to gichulo mondo mi ginee gik mabeyo mayudore e i piny mar Kenya. Bende ma loso thuolo mar yuto ne oganda ma konyogi e wuotho kendo masiemonegi kuonde mopogoreopogore e i pinywa. Bende kuonde ma gidakie machalo kaka otende bende jogo yudo kar yuto kowuok kuomgi.

Biro e pacha kar somo malich manigi buge mopogore opogore. Kama kang'ato odhie tobedo, kao rieko kendo obedo ng'at malich e aluora mabedo ng'at daktari. Ka en daktari tobedo daktari mariek kendo manyalo timo tije maber, eyo mowinjore. To kata ka notimo tich mane, to en ng'at matimo tich malong'o tich maler, kendo maonge kiawa kata matin.